Ta rĩu kamitamita karia kahuhagĩra ĩ nĩũkoraga rĩmwe kũndũ kũngĩhuhĩrwo nĩ andũ ta matano kana merĩ karahuhĩra ihenya gagacoka gakahuhĩra ndawa nini. Akorwo nĩ kũndũ kũngĩhũrwo kĩndũ ta ndiramu ikũmi ũgakora karahũra ndiramu igĩrĩ kana ithatũ. Koguo mwene mũgũnda akona atĩrĩrĩ handũ ha kũhũthĩra andũ aingĩ na ahũthĩre mbeca nyingĩ kaba ahũtĩre kamitamita kau tondũ kena haraka na kena raithi.

Kwanĩka riũwa-inĩ no nĩyonaga rĩmwe magetha mbembe, mbembe icio icokaga kana imwe ũgathandũra iria irĩ mbegũ. Ũkanĩka riũwa-inĩ cikoma wega nĩguo mbegũ ĩrĩa ĩkuma ĩkuma ĩ njega. Ingĩ yonaga rutari-inĩ ikohererwo mbembe ũkamĩoha na gĩtina-inĩ na mathangũ ta merĩ ũguo ĩgatũra hau nginyagia rĩrĩa ĩgakinya ihinda rĩayo rĩa gũcitwara mũgũnda kũhanda.

Niĩ ndionaga ta mamenyekire kana ta moyagĩrĩrwo ta ũndũ mũnene mekire niĩ ndionaga. Tondũ ĩ takorwo nĩmarũmbũyagio rĩ na makĩmenyeka wega rĩ, tiga nĩo nĩkĩo tuonire wĩyathi. Mangĩoirwo akorwo nĩ mĩgũnda maheyo, akorwo nĩ mĩako maheo maikarage kuo. Yaani nginya maikarĩte kuo makonaga kũrĩ ũndũ mekire , no rĩu aya a gũkũ nĩtamarĩragĩra thirikari ĩmaririkane. Aai niĩ ndionaga ta meciragio wega nĩ thirikari ĩno itũ ona tiaige wega.

Tarĩu ĩ thikũ ici ĩ gũtirĩ na wĩra wa arũme kana wa atumia, ũrakora nginyagia ta rĩu ta tene rĩ tuonaga atĩ wĩra wa kũhuhĩra, wĩra wa kũrĩma na mĩraũ, wĩra wa mĩako kaingĩ no ũrutirwo nĩ athuri. No rĩu rĩ ũndũ ũyũ ũkĩte wĩkĩte atĩ nĩũndũ wa waagi wa mawĩra nginyagia atumia magĩũka makĩingĩrĩra, ũgakora nginya nĩo aingĩ gũkĩra athuri. Na nĩmakũingĩrĩra tondu wa rĩrĩ ndũngĩikara o ũguo ũtarĩ wĩra na nĩ ũrona hee handũ ũngĩingĩria ciringi yaku mũhuko na wũikare ũguo no nginya ũthiĩ ũgethe mbeca, no nĩ wona waagi wa mawĩra ũcio nĩ ũcũngĩrĩiirie mũno tondũ thikũ ici gũtirĩ wa athuri kana wa atumia . Wĩra nĩ wĩra bata nĩ wone marĩhi na wone cia kũmenyerera ciana ciaku na gwĩka maũndũ mangĩ.

Niĩ, ndamũkĩrirĩ thĩmũ o ũũ wonaga nenda-inĩ mũgathĩĩ mũgacenjanĩa namba na andũ ũgũo ũkigerĩa gũthondeka ũrata na andũ a kũnene mũkĩgerĩa gũcenjanĩa maũndũ. Rĩũ kwa mũthenya ũmwe gĩamũkĩra thĩmũ, nĩĩ ndoya thĩmũ íĩ tũkĩarĩa na mũndũ ũcĩo, akĩnjĩra ũrĩa etagwo ũrĩa etagwo kũria aũmĩtena ũndũ ũrĩa angĩenda gũikĩrwo. Niĩ ndathĩkĩrĩrĩa rũgano rwake akĩnjĩra arathĩete kũndũ wĩra, no acĩarĩ ake kwa mũtĩno mũrũ ĩ, othe magĩkũa. Kwao ĩ, makĩĩngatwo ngĩnya kabũrĩ ga acĩarĩ ake gakĩendĩo rĩũ agĩthĩe kwĩyethera maĩca nakwo kũrĩa athĩre kwĩyethera mũtũrĩre agĩthĩĩ akĩona mũtĩno, ona mũtĩno ĩ, akĩonja rĩũ ahũragĩra akĩnjĩra kana kũrĩ ũndũ ingĩmũteĩthĩa niĩ ndarĩngĩrwo nĩ tha ngĩona ona mbeca ĩrĩa ndarĩ nacĩo cĩa kũrĩha cũkũrũ niĩ ngĩmũhe ngĩũga ngaĩ nĩ ekũndathĩmĩra nakũu mbere